kaisum nanu taarifa inkolong'i pooki naing'orr sii aitoki taarifa tentifi nkolong'i pooki. naa kore sababu naisho maing'ura naa nkarake kore naa pung'orr taarifa tenaa sii tunusum taarifa nulo naa ayiolou ajo kainyio nagira aendeleya tenaa sii kanyio nagira alo kwe tatua losho otatua kenya misima kore sii aitoki paing'orr taarifa naa tankarake ilo naa atum ing'eno eombaa nimiyiolo duo ake nulo naa aaku iltung'ani ng'en oyiolo ilomon neyiiolo sii intokitin naaje.

Kore e TV nanyori aing'ura oleng' tolosho le Kenya, naa ntiivi yioloti enaa Citizen. Kore taa Citizen TV, naa keeta naa ninye lomoni ogut, na lomoni sii oing'ua nkauntini pookin, olomoni sii laaku kopuo naa ninche aisho iltung'anak lomon lobore, lemetii lejare, nemetii si abaki monkoi. Kore naa lomoni le Citizen, naa kishoruni toonkatitin pookin, tekisuaili, tanaa sii tekingeresa. Naaku naa kore ltung'ani lemening' kingereza, kolo naa ninye aning' lolo omon tenkutuk ekisuaili, nkaraki naa na keetae sai, naishoruni lomoni tekisuaili.

kore ntoki nalotu indamunot tenadol ena, naa iltung'anak ogira aifuatilia tanaa sii otii mkutanao tenaa ntumo naaku naa kegira ninche asirr naning'ito egira sii aitoki ainining'isho naa ae aduaya naa lomon onyaita oltung'ani oirorita nopuo naa asirr nenia tokitin nadol ninche ajo kopuo aret tanaa sii nadol naa ajo kera netipat tololo omon naa oirorita naa ltung'ani oirorita teinia kuguana tenaa sii teinia tumo

kore naa ana naa iltung'anak worrapu intokiting nairoshi naijio ilchumai naku ore naa ena ng'eno niyieu piyas ena naa tinilo naa injim natii naa iltung'ani oisomeayie ninye lolo omon mikitoliki naa ninye enunkunaa tenulo naa arrapu naa lolo kiloi tanaa sii nena tokitin nairoshi putum naa atesheta naa inkiri nulo sii ashet naa irubat esesen polo naa sesen aaku kogol nulo siiyie atum naa ngolon niasie naa siaitin ogol.

Kore pee sidai nchorata te nkerai o te ng'otonye naa nkaraki kore naa pee epoi ashor nkerai nelo naa osesen lenye aitusunyari, nelo naa sesen aaku metii naa nyamali, nelo atoki sesen aaku meeta nkiri nayaaya tiatua. Nejaa sii etiu ng'otonye amu kore peeshori, nelo naa sesen aitusunyari sininye nelo naa aitoki ninye atum sesen onere lemetii naa nkiri woitin nemenere, nelo naa atum sesen naa oitibirakino, nenere sii atiu aduake nkitok. Naaku naa enetipat oleng' pee eshori nkerai tenebo o ng'otonye.

koreshi redio nanyorr nanu ainining'o naa radio citizen naa kanyorr ainining'o radio citizen tankarake kore naa lomoni le radio citizen naa keata ninche inguton neata sii ilomoni easipa lemetii nyamali nemetii lejare kore sii lolo omoni neing'ua inkauntini pooki amu itum iloing'ua inkauntini elmaasae adua ata samburu tenaa sii laikipia tenebo wonkare narok tenaa sii abaki kajiado naaku naa ore pinining radion citizen nulo atum ilomonii oing'ua inkuapin inchi neing'ua sii inkuapi naa kore pining naku naa ining ajo ishipakino tinining intokitin sidan egira aasa tenkop inchi neitangasi te redio.

Kore panyorr aininingo Jeff Koinange te tv e citizen naa tenkaraki ore naa Ina kipindi e Jeff Koinange te tv e citizen Neeta naa ninye ilomon laipirita ilomon le siasa olomon si le maendeleo. Amu ore naa nkata naatae ilaisiasak teine naa kepuo naa aikilikwan ilaisiasani Ajo kainyioo pitaasa embae natiu inji tenaa kainyioo peitu apa ias imbae natiu inyi naisiligi naa Ajo kolo ninye aret ilaramatak tenaa sii iltunganak le Kenya . Ore tee nkae toki panyorr aininingo tv e citizen, kipindi naji Jeff Koinange naa tenkaraki ore tina kipindi ilo si atum napasi tenaa sii rishata nilo naa aishoorie ilomon linono tenaa si nduata ino ipiru naa nkoitoi ormutandao tenaa sii abaiki tenkoitoi or message.

kore rishata erredio nanyorr nanu ainining'o oleng naa rishata emusiki kore naa rishata emusiki naa keyauni naa laranyak nepiki sii sinkoliotin laa laranyak apashipasha kore naa lolo sinkoliotin nukupuo naa ninche aitiship iltau niwuon naa iltung'ani itishipe ankaraki nining'ito naa sunkoliotin lalaranyak linyorr, kore naa paanyorr ana kipindi naa tankarake sii kore inia kata ilo naa atum inkipindi naaku menaa nkipindi nayauni iltung'anak lesiasa naa imba naa ltung'ani laisiasak naku ore naa peyauni ilaranyak nulo naa ainining naa ninche nulo sii ayiolou ajo kaji inko tonulo siiyie ang'asu ena kasi eranyare pulo naa siiyie aaku laranyani obo kitok tatua ele osho le kenya.

kore roruat naidimi atudung peyie eponari elimunot olomon tonkoitei napaasha naa kore nedukuya naa poolo naa sirkali aitai naaku meetae iltung'ani lemeeta naa ninye haki nalo aishoorie ilomon tonkoitei nanyorr ninye tanaa sii tonkoitei natumoki ninye kore sii nkae nopuoi aitoki aibelekeny sheria metaa melasima pilak iltung'ani nkalipuni onkalipuni empisai pukutumi aishoo license tenaa sii aishoo naa inia ardasi nulo naa ang'asunyie biashara ino eolomon anaa taata duo tenijo oltung'ani ilo abol ntoki natiwua redio tenkarake naa kore takuu keetae ilaisensi naa kolo naa agolu nkarake kenere naa ning'as aata mpisai amu iniakata naa epeny kinchori tobolo naa siteshen tanaa sii nkitesheni.

kore siai oasita ilang'eni peishoru eretoto temurua naa ketii ilang'eni atiwua taata kulo naa loji ninye wanasayansi eshomo ninche apuo aas utafiti naitodolu naa ajo keesekana popuoi naa atumu ilchani oudi inkera tenkaraki malaria teyiolo taa ajo kore oshi eetae shaake ilchani oudi inkera oibooyo malaria kake keetae ildawa openy le malaria naaku naa eshomo lolo ang'eni apuo ninche aas naa inia utafiti nejo naa keetae naake uwezekano napuoi naa atumie olchani oudi inkera metaa kore peudi iltung'ani naku etiwua ashi loshi dawai kuliukae oudi inkera era kutitik poopuo naa aibooyo moyiaritin kenya tonobulu ninchee era kituak.

kore maana naata ena kipirrta tonkiasin ekila nkolong naa tenkaraki kolo naa ninye aisho iltung'anak metaa iltung'anak loitobirr intokitin naaji content tanaa sii opuo ninche aitai ifidioi onkulie tokitin duo ake napuo naa ninche apik ilmutandao nopuo naa iltung'anak ashipakino kore sii nkae naa kewua aitoki seriani nkarake kore kamerani taata neshomo ninchee aaku ninche edolieki tenoponu ilarruok ing'uejitin natiwua taata nkopisini tenaa sii duake inkang'itie oltung'anak indim sii duake nipik inkamera nkaji ino pudol iltung'ani etijing'ua nkaji ino nkata nemitii naaku naa inia maana eeta ena kipirrta.